Keisaidia Kuna apps ing'era meisumata te ng'uton, ore intokitin neitu ening'u duo te sukuul naishoo duo ilmwalimuni lenye neitoki apuonu aitumia Nena apps, naake keisaidia meisumata te ng'uton neitalala enkisuma enye to ntokitin duo neitu ening'u ashuu ntokitin nemetii imbukui enye naake etumu ainoto tiatua kuna apps te ng'uton.

Itum intokitin naipirta enaidurra, nitum intokitin naipirta erewata ogarrin, nitum intokitin naipirta ilchambai, nitum intokitin naipirta kiama, nitum intokitin naipirta kra, ah kenya revenu services ,nitum intokitin naipirta enkiterunoto ebiashara.

Ore itii orkerenket le Kisumu niyieu enatoki naji passport ,na kifaa piata ikardasini naaje naifaa piiya metipiki imashinini naaje. Ore pitumoki aawa inewueji nikinchori entoki naji passport tewueji nikijo tenkutuk olashumpa the new PCs offices in Kisumu.

Kisaidia kunoitoi oloing'ang'e inkera misumata teguton, neliki ntokitin kumok. Niteng'en ninche. Na keidim si nkera aisumata etii enelakwa. Neidim airoro onkuli elakwanikino, ne ore nai entoki nemeyiolo enkerai na kiidim aikilikwana ormalimui etii ene tii. Na kiidim aikilikwana enkae kerai etii ene tii na kisaidika ata elakwa.

Ore enkopis esirkali natijing'a det, na enkopis enkare Narok e county government agira aing'oru esiai, nikijo tenkutuk olashumpa procurement officer ,ah ninye apa esiai nashomo nanu alo aisumeya tesukuul, naidipa na apa enkisuma ai neeku esiai naa agira sasa aing'oru.

Ore masaa edijito anaa nkompitani, na kitodolu intokiting' pookin naasitai we siai naasita tiatua inoopisi, neetae si kuna tokiting' nikijo tenkutuk olashumpa CCTV. Ore CCTV na ntokiting' naitodolu impishai epooki toki nagira aiendelea teina opis. Iltung'anak lotijing'utua, esiai naasitai, na kiidim nai aishoo Iltung'anak metaa keeta shakenu entoki nagira aiendelea teina ofis.

Ore Ministry naitasheki eseriani olosho lang' naa, nakeji tenkutuk olashumpa Ministry of interior National Administration ,ah ninche naitasheki pooki toki nagira aiendelea tolosho. Ntokiting' naajing'u o naipang'. Neitasheki si inkopisini eshumata.

Kitipika yiook ibarakinot njere ore petumi olapurroni lo nkishu, na keeni enkeene olarin oopishana, arashu italakuni fain onkerk iip omiet, ashu italakuni pokira are. Italakuni fain neeni inakeene olelo arin pokira opishana. Ore si enkinosata onkishu na tenenya ing'uesi, netipikaki apa njere, ore ena board naitasheki a ws,ore petumi inosa, na kitalakuni ninche fain. Neeku kifaa pe ikarraa ing'uesi enye aitobiraki pemetumoki na ainosa inkishu.

Ore kwanza ara olamirani lo sinkirr, ba kifaa paaku safi amu ore oshi yiok kira irmaasai, ore irmaasai kumok na kiba isinkirr. Kiba orng'usil lo sinkirr. Neeku kifaa paitudupaa usafi metaa ore nye nai peponu, niming'ua entoki torronok. Ore si najoki si ore isinkirr kesidain, amu ore nye kwansa eilata enye na kisaidia tosesen, na kibooyo imoyiaritin naaje. Neeku ore isinkirr na keeta dupoto tiatu osesen loltung'ani.

Ore enaiko tenaomonu ereteto tenemesidai esimu naidipa ainyang'u, na kashuk ake ewueji apa nainyang'unye ina simu, nalo aliki oltung'ani lainyang'unye apa esim. Nalo aliki shida naata esimu. Najoki meesidae esimu apa nikitimiraka. Na kang'as tinye nanu abuaki amu kainyoo pamiraki esimu torronok. Naitoki ajoki pemitoki aikata amiraki iltung'anak isimui nemesidain amu, meesidae ina pi katukul.

Tenilo niyiolou ajo meetae netwak temurua inyi, na ketae inamba naaje naifaa piwoshoki safaricom, petumoki naa atipik netwak. Akeetae inamba naa a one hundred tenkutuk olashumpa, nemeta entoki naitalakuni teniwosh nena amba. Iwosh ake awoshoki iltung'anak likijo customer care tenkutuk olashumpa. Nliki shida. Na keetae si nkulie amba ormosori napishana tikitam aare ormosori ormosori tikitam obo ormosori ormosori. Na ore teniwosh nena amba, nemeeta aitoki ho nikintalakuni. Neeku iwosh ake nena amba, niliki emurua nitii, niliki ajo metii netwak. Ore ake piidip atayiolo ajo metii netwak, naa king'oru naa enees petumoki aakikisha ajo, iatata netwak temurua inyi.

Ore account naikeni, na olning'o lipikaki keon. Amu ore ena account ,na account na ipikaki keon erishata naje, naidim naji atejo ipik iropiyiani ina account terishata olapa obo arashu ilapaitin aare, nimifaa pe intau nena ropiyaiani ampaka nebaya inarishata. Na ore iropiyiani naifaa ninterunye ina account ,nimifaa piipik iropiyiani natii tiabori enchata. Kifaa piipik enchata neilep, pitumoki anoto entoki nikijo tenkutuk olashumpa interest ,ah dupoto nitum tenipik iropiyiani ina account. Na ore ina account ,na kifaa pe iyaku loyal tina account ,aaku ta ore loyal na aaku asipani, meeta ipik iropiyiani ina account, kila siku ,na tenimiata kila siku nipik ninyok akeyie apik iropiyiani na pintabaya eduata ashu pintabaya entoki apa nitejo iyeu nitum.

Ore eniko iltung'anak peyie ees esiai tenebo, naakeifaa pee eng'asa aning'uno amu enemetii orning'o, naake torono amu metii naa enaiboshu. Naeke ifaa peetumokino iltung'anak ainoto naboishu, nening'uno amu inakata naa etumoki ataas esiai tenebo. Neeku, orenaai piamua iltung'anak aas esiai tenebo, naake ifaa peepiki barakinot naaje neji ketumi atumo amu ore intumoretin keyau naboisho. Ore peetumo iltung'anak, naake kibung'a naake keyaku etii olning'o atua ninje . Neeku kifaa peepik iltung'anak barakinot naje naifaa peeyau olning'o atua ninje. Ore peeku ketumo iltung'anak, naake ifaa sii peeyanyita iltung'anak amu enemetii enkanyit naake torono. Neeku ore ake peening'uno iltung'anak netii enkanyit atua ninje naake etumoki ataas esiai tenebo.

wore kwanza SHA na entoki naitasheiki biotisho oltungani naa kidimi anoto SHA tonkopisini te Social Health Authority tee Kilimani tee Nairobi kidimi sii anoto tee KNH arashu Kenyatta Hospital Estate tee Nairobi

Amanya nanu olosho lenkare narok aaa county 033 tenkut oolashumba napukunyie emuru oo ntulele aa ninye kijo narok east

Hae niaje msee? Ukoaje, kwanini umepotea hvo?. Eeh kejua eng'ata? Iminaa taa dei oleng. Kaji apaa imineeka? Oh kati siake nanu maata nyaamali, nko chonjo. Kanyoo najii eyeu naamiraki amu iminaa taa oleng. Kitapalaee pii etuakata ninye eyeuo aipromoot.

Ore apa ebayieki etaasaki entoki nikijo tenkutuk olashumpa ranking ,na olosho le South Sudan ninye apa orikito teropare. Ore iloosho nemeeta nche naboisho, keeta entoki nikijo tenkutuk olashumpa political instabilities ,meeta ninche naboisho. Neeku kegira ninche aara tiatua maate na ore si biashara enye nemeendelea aitobiraki amu ketii enara atua neeku mening'o iltung'anak. Na ore enewuei nemetii olning'o na lasima naake petii olarrabal atua.

Ore isipitalini sapukin, naa kishooyo ebaata sidai. Amu ore tiatua ninche, na keetae irkeek kumok. Neetae imashinini kumok. Neeku keeta isipitalini sapukin intokitin kuumok, ore nai peponu iltung'anak akumok, nemelau ebaata amu keeta naa intokitin kumok nikijo facilities. Na ore si sipitalini sapukin, na keeta nche intokitin naijo maternity. Ore maternity na ewueji nepuo nkituak apuo aishore. Neeta si ntokiting' naijo rehabilitation centres. Ore rehabilitation centre ma ewoi neyai iltung'anak laijo meesidan. Ijo keirukate akili. Nakepoi airorie ninche aitobiraki, nepoi aisho ebaata sidai. Neishiu lelo tung'anak. Neeku ore isipitalini sapukin na kesidan oleng'.

Kifaa pilimi kwanza ina shida ina internet ,nifaa pilimu intokitin anaa akanu iterua ina shida ,nifaa pilimu ajo kainyioo duoo iyasita piteru ina shida, nifaa sii pilimu ajo kainyioo inyjaribuo iyie aas ashu kaji kalo message tine wueji naa kainyioo ejito ina internet.

Akanyor nanu ainining'o ilomon tenkutuk ang' ormaasai, amu ninye naa enkutuk naning'u aitobiraki. Na kaaisho si maielewa lomon teguton, entoki najitoi entoki nagira aiendelea tolosho, ontokiting' nagira akeyie naa aasa tolosho le kenya.

Ore te murua nanu naing`uaa, aa emurua oo ntulele te kaunti enkare narok. Naa keisidai, keikumok akeyie entumoto oo sipitalini, amu etii sipitali e sirkali. Naa ore etii sipitali e sirkali netii kuna sipitalini oo loopeny amu etaboloki akeyie sipitalini kumok oleng too ntulele oo loopeny niaku tenilo ninye naaji sipitali e sirkali eikeno anaa aikumok iltung`anak naa idim ashomo kun`da sipitalini oo loopeny. Amu keikumok oshi taata nena sipitalini naa keisidan, amu etabolo loopeny isipitalini nepik imasaa kumok naishia nebakieki iltung`anak. Naa megoli sii ropiyiani.

Eketii akeyie ilomon kumok oipirta siasa amu, ore ninye siasa eshumata a siasa orgavanani, nidol najo ore oshi taata ana nelo alapa osho lorkiompo, nenotoki akeyie siasa amu etaa naa ketii enara kati orgavanai ole Ntutu orbunkei le Narok West ah ole Tong'oyo, nidol naake yie ajo eilepua siasa amu etaa naa meeta olemegira aitetea keon, egira ninye enaa ole Tong'oyo ailepunye keon ajo mishooyo nai ninye orkiompo meshomo. Neeku kisapuk akeyie ina siasa, kati olelo gafanani.

Ore nanu naa kaidim atejo ore account naikeno naa ninye sidai. Amu ore pee iinken account nipik irropiyiani kumok naa keeta entoki nikijo te nkutuk oo lashumpa interest. Aa ore interest naa keponari irropiyiani inonok kebula nena ropiyiani tenipik ina account naa ore sii ikenoro ropiyiani naa melelek naa intayu aitumia nena ropiyini amu mpaka naa nebaiki erishata apa nitejo kifaa pee inkenoo nena ropiyiani. Ore sii en`da nkae account, naa intayu ake ropiyiani te leleki nintumiya ninchang`itie naaji nena ropiyiani, nemeeta sii aitoki naponaa nena ropiyiani teina account.

Kalo Nanu shumata enkaji aii enoshi Kata aataara enkima tiatua enkaji aii aashu aata emponaroto elekunya naa kaidim naake ashomo shumata enkaji nalo aaokok enkijiape amu ore naa shumata enkaji naa ketii enkijiape sidai amu meeta naa entoki nagira aibooyo enkijiape neaku keidim ake enkijiape atoosho ampaka naning' esidai paatumoki naake atushukoyu atwa aji.

Ore teniyieu nibol ebenki nishumie iropiyiani, enaa ebenki enaa kcb,na kifaa piata entoki nikijo kra pin. Nifaa piata enkipande ino, nifaa si piata inkuti ropiyaiani. Matejo nai enaa mia tano. Ninterunye naa ashume nena ropiyaiani teina account.

Kifaa piikar iltung'anak ilchambai lenye, pee mepuo ing'uesi e oang'ata anya indaiki enye, nikaraa sii imwatat enye pee mepuo kuna ing'uesi apuo anya inkiishu arashu intare enye. Neetai sii entoki naji tenkutu o lashumba ''scarecrow''. Ore scarecrow naa ntokitin naiturie kuna ing'uesi pee metumoki atinyikaki imasaa enye.

Ore peyieu oltung'ani niteleleki enkinyang'ata ofakado, naa kilingana naa webei duo nanu nainyang'unye ele fakado. Amu tenaa shirini ainyang'unye, nemamir naa tiabori inashirini. Neeku kifaa paamir shirini na tanu arshu salasini patumoki na nai nanu ainosa enkiti faida. Neeku teneyieu ilo tung'ani naiteleleki, na kaidim nai atiaki salasini, nadung'oki naa tanu namirakinye shirini na tanu patumoki na sinanu ainoto enkiti faida nainosa.

Kaduare oshi nanu olelatia lai amu ore nanu naa kanyorr osim. Niaku tenelo ninye naaji nemaata osim naa kalo alo atumore olelatia nikipuo aapuo aanya lomon. Nikiyimaki imbaa naipirta biashara amu ore nanu naa kanyorr biashara niaku ore pee alo atum naa kaikilikuan oltung`ani ntokitin nikijo te nkutuk oo lashumpa business ideas. Ore business ideas naa entoki nayieu naaji nanu naas. Naa kaa biashara naaji aidim aiteru naitudupaa naishoo naaji faida.

Tenelo nainyang'u enkurma enkano neitu ashukokini iropiyiani naishaa, naifaa duo pashukokini, na kaliki ake aitobiraki amu meyieu nirorie ainyalaki. Neeku kaeleseaki ake aitobiraki ajo eitu nai kishukoki iropiyiani naishaa nikishukoki, amu kidaa naa nashukoki iropiyiani naishaa.

Ore enkiremore ena kata naa ninye naata faida alang enkiremore e apa. Ore kwanza enkiremore ena kata netaa etayiolito iltung`anak faida netaa kirem iltung`anak ilchambai sapukin, itumia iltingai enotoki apa mashinini mpaka mashinini naidim aikesa ndaikin enaa nkanoi. Nidim aikesa ntokitin enaa irpaek niaku keeta akeyie faida. netayiolito sii iltung`anak aitumia fertilizer. Ore fertilizer naa kitopir endaa naa kitubulu sii endaa te siokinoto netaa sii keeta iltung`anak iwuejitin niidim aatimiraiki ndaikin enye. Naa ore apa ti apa nemeyiolo nemeeta apa iltung`anak intokitin naijo iltinkai loidim airemie ilchambai niaku nkutitik wuejitin apake iirem iltung`anak.

Ore enkoitoi e teknolojia naidim naaji aisaidia mailepunye enkisuma aai naa kaidim aitumia esimu sapuk, ore esimu sapuk naa kaisaidia amu aitumia aapi naisaidia tenkisuma. Naidim sii aitumia entoki naji laptop, ore sinye laptop naake aidim aisaidia amu keeta sinye nena aapi nidim atijing'a naisumare teng'utot. Ore sii enaoitoi e teknolojia naa kaidim naaji airoro oltung'ani lotii ewuei nelakwa naidim aikilikwana entoki nemayiolo naake aidim aisaidia etii ninye ewueji nelakwa.

Ekanyototo nanu asubuhi, naor boo ai. Ore paidip atooro, nalo nadumu intakatakani pookin natii boo, nalo napejoo, ore paidip atapejoi, nalotu naisuakisuaki boo ai enkare pemeitoki ayee enterit sapuk.

Ee kalo ake nashuko ina supermarket nalo o lelo olan pookin. Nalo ake naliki iltung`anak najoki kitoponikitia ntokitin naaji neitu alak, naishooyo e receipt duo naitodolu irropiyiani natalaa. Neikeni naaji kuna tokitin aitoki, ore pee edoli na aajo etogiroyie duo nena ropiyiani natalaa, naa kidim ake ninche ashom neitayu nena tokitin neitu duo alak. Ashu ntokitin duo neitu nanu aipotu teilo supermarket.